Kongoi missing amache amwa kopa kandoinatetap emet nyo Kenya. Kong'eten ko kikenyoru kandoik muut. Ne notok kandoindet ne akere ale kiip walet ako kiip tuguk che chang' che kikokonech etunatet. Ne makiyanyei ematinwek che chang' en Africa ko kandoindet ne inendet Mwai Kibaki ne kiindoiwech kong, ete kenyit ap elipu aeng' ak aeng' akoi kenyit ap elipu aeng' ak taman ak somok. Inendet ko kiipwech tugun che chang' che kararan kot kong'ete ke oret ap Thika Super Highway, kiimuch kochepwech ainoshek kora che taretet atian tugul eng' ng'alek ap kolset ap minitik eng' imbar. Kora kiit nepo kamanut kabisa ne kitaretech ko kiipwech somanet nepo puch nepo lagokchok eng' praimari ak sekondari. Kikon kora koeet ng'alek ap uchumi nepo emet kong'ete ge kakitoi kealchi kichanaek pikipikishek asikomuch kotaret gei. Kiiet kora ng'alekap mbaronik ak ng'alek ap ripset ap tug ak alishetao cheko, notok ko kiikachi piik kotes tai ak pandaptai.

ye kikwee konoret kou korik ko pa kamanut missing' kora chito kole kakwei kot ne notok ne rikchin inendet ye menye anan ko ne ikachin kanyumnyumet en poishonik chik atian kora, ngo kamache kowa kocher chepkondok kopaishe eng' poishonikmalak kou koalishe en tuguk ap imbar anan mara kokamian chito ko mache koro kora kole kacheng' koriik che rikchindos ak ole menye inedet asikopit konyumnyumak poishenyi, asikorikchi missing'. Ako atian kora ko ngap komi nyasutik che name piich che makipwatchin kole ite koit, mara ko kamian chito. Mara ko kamakatin chepkondok chepo school fees, komache kora iro ile kenyoru kot amu iwisisiti ana kokonu ng'alek ap loan asikopit ngisam chito cheokondok che tun ilipandai ko mache iro kot ne atkan kora kokere kole kataret piikwak en oret ne ititaat.

Netai abirchini kampunit ap stimet ne notok ko kplc amuachini alechini mitei ketit ne notok koirikto eng oret asikopit kosiman sitimet amu ngotestai koip maat wainik ap sitimet komuch koek nyosutiet neo mising kokarikta yotok biik ana ko kiakik amun imuch kopell icheket sitimanatak Kobo komonut amwochi kunoto asikopit kosiman sitimet asiko kiit nerubei amwochi alechi kochokchi koro kole koimuch kait yundo mii ketotok asikomuch koisto sikopit korat wainik komie ngokakongetio wainik anan kokako chorkee asikopit kowek wainik koba barak siko asimapit sikobit kekirinda nyosutiet age tugul neimuch kobit kosupkei ak maat neo neibe wainik ap sitimet kotokchin komoswek cheterter chin eng emet

Pa kamanit missing' SHA en emetap Kenya kospgei ak kaititet ap serkali koro kole kemuch konyorchigei tugul kanyaiset ne makchin ge chi age tugul, eng' peit anan kokapaishe chi chepkondok che mitei ng'uny missing' amu ngano ngap koit miando ko kamaitinye chepkondok alak tugul en lalet. Ko SHA ini ko ngoitil chi age tugul, komitei cheokondok che ke makenin iipan kila arawa anan ko ma makat akot ilipan kosupgei ak tetutik ap serkali. Ko chi age tugukl ne mitei poishetap serikali komitei chepkondok che ketile, kopa maana SHA amu gowa chi age tugul sipitali netinye SHA komuchi konyorchige ine kanyaisetap puch ako much ketaret amalipan chepkondok alak tugul che makatin kolipan chi age tugul ne matinye SHA. Ko pa kamanut missing' SHA eng' piik tugul chepo emaninyo po Kenya amu konu konyorchigei chi age tugul kanyaiset ak konyor ine komeny sapet nepo poipoyet ne mami uindo.